Ore enkitushularoto, orkeek tenebo onkuliek aitubulu, naa enetipat oleng. Amu, ore irkeek, naa kitopir enkulukuoni, neyau enchan, neng'adie inkaitubulu, enkolong sapuk oleng, nerishie sii enkijape torrono, naidim atapejo inkaitubulu. Ore eunoto orkeek aitoki, naa kibooyo enkulukuoni, pemenap enkare. Niaku, ore ake pooki kata niun inkaitubulu, tonyua tipika irkeek tenebo pekitumoki ataretoki, aibooyo nena tokiting, pookin naa itum inkaitubulu inonok.

Ore ena naa ee container. Ore taa.ee container naa enkaji nashetuno neitu itaisheki aturoki enkop. Neeku kitodulu ajo kelelek idurieki ashu intinyikari aya ake ai weji. Idolita tene iltung'ana kumok ogira anyuu mei hudumia kini. Naa ore ena container kelio ajo eno simui. Tenetii esimu nainyale ashu niyeu ninyang'u enkadi pee itumoki atosho esimu ino ashu teniyou enkinyang'a esimu ng'ejuk en kampunj ee Nokia naa kitodolu ajo ketumoi tiatua ele.

Ore enasiai, naa kitishipisho amu ing'as ninye oltung'ani aitegemea keon, pitum mahitaji ekila enkolong eimu emirare omasaa inonok. Ore tene, naa kidolita emisa, naipankaki imarashini, nemirta enopeny. Ore kuna marashini naa, kekintorropil osesen netipikaki aipanka torbaribara, metaa kedol ake pooking'ae oim ine, netumoki ainyang'a. Neeku kitodolu ena ajo, kenarikino ninyok aas esiai ino, ata akiti kake, ebaiki adake nitumie, toki.

Ore eunoto oo nkaitubulu naa enetipat oleng adolita tene mbuka naitunoki aitobiraki meosho olchani metaa eitu eosh enkijiape neitu enye orkurto ore tening'or ele shamba netumoki mbuka neitoshii olaini oidiriri ore tee katikati netipikaki nkujit natoito ore tipita ekuna kujit naa pikenoo nyonot ekuna pika pee metii neeku kebukokini enkare shumata nemeosh enkolog enare pemitoi neeku ore ntoona ekuna puka keshal pooki kata netum embuka atonyorija

Ore enabae eunoto onkaitubulu, nisulaki kuna naji viazi tamu, ashu irmirioni, naa kelelek oleng. Ing'oru ake irkuniyiani, nimput inkulukuok natii empolea, nipik aitoluaki ewueji niyieu nirragieyie, nipik empeku ino. Ore kulo kuniyiani, ningenoo ena kulukuoni ino. Niud iwuejiting tele kuniyia, neimu inkaitubulu inonok, petumoki anoto enkijape, tenebo wenkolong'. Niaku ipikaki enchata, aitolok nailepie penyo pibung'aa. Nipik taa abukoki enkare, ompaka nebaya inkaitubulu

Mee sapuk oleng' ena siai eunoto ekuna mauau tenkop ang' amu ore embaye edukuya naa ketii nekop ang' enkolong' sapuk nemeyieu nkaitubulu nijio kuna mebulaki irpurkeli nitoki sii aaku meshabu enaa ake nemetumi enkare nabukokini neeku ore nkaitubulu nijio kuna naa kesaj oleng' ebulaki iwuejitin naonyiwony netii taa enkare ashu isupuki nkuapi nemelaua enchan kake ore kuna maua naa sidan amu kitobirr olmanyara neyaau ilotorok oidimi aanotie enaosho oolotorok.

Ore ena mbae naa kisababisha ntokitin napashaa amu ore ene dukuya te niun nkaitubulu inono neitu ewosh olchani oiboyoo enkukuni naijio Kuna amu ore Kuna kukuni na kinyial mbanek oo nkaitubulu anyaa neudud neeku peshoneeku ore ake enanarikino naa tolosho nkaitubulu enono olchani litangasa ayiolou Ajo kidim ayishu ena nyamali eitu wigilira ntokitin neeku ore esapuk ena nyamali too wuejitin kumok ketii wuejitin egira anya nkaitubulu

Enetipat enabae amu ore ormanyara pooki na kenarikino netii orangi onyori ana enatiu oshiake enkopang neakubore nkaitubulu kenarikino neripi nebukokini enkare tenkara olameyu pemetoyu ake amu keetae enkai kaitubulu nitu euni kake keasishoreki ashu kenyae anaa mpuka nitumia inkukie anaa irkiek neaku enetipat enasiai na kenarikino nias nkaitubulu naoaasha ataa tanemenyae kake pitibir ormanyara lino.

Ore ashiake rkiek te mpukunoto enye naa pee eisafisha enijape keya rkiek enkijape naji carbon dioxide torono neyau esidai naji oxygen naa ore ena kijape sidai ninye eeyieu nkaitubulu peeyie etumoki apilipila nesidanu neitayu rnganayio oota emurra niaku ore enkitushulata oo rkiek too lchamba tenebo ndaiki oo mukuntani naa enetipat oleng amu keibooyo enkulukuoni pee menap enkare neitoki sii aret enkulupuoni metaa kepir pee eitayu rnganayio sidain.

Enetipata enabaye amu ekiretoki impimo irkiloi ore ena mashini nidlita naa enaipima enetiu oloing'ang'e enaa kirowua naa kiliki tenaa kirobi naa idol ake ajo ekiutaki neeku ore ena masahini naa keutu ntokitin naapaasha niktumoki sii aiteng'ena pee iyiolou enigira aikunaki ore sii mbenek naatoito naa inetipat tiatu enkulukuoni amu kubelekenya siinche nenguoyu nee fertilizer sidai tolchamba.

Ore embaye etipat nadidimu ena kijiape metupuku toloing'ang'e tenetumi ake imashinini naibooyo tuatua factory aashu euni nkabilaitin pookin orkeek, tiatua ormanyara amu keetai irkeek oosishoreki ena kijiape e methene metaa enetipata teninche, ore nkasarani naayau ena kijiape keng'as aaku kepej nkaitubulu ore keeta batisho ena kijiape e methene tiatua biotisho oltung'anak nisulaki ninye nkera kutitik neton mefol erubata ebiotisho.

Ore ena palai naigero tene, ketii inkarn oltung'ani, oji Kelvin Okoth Okech, naa keitadamu ajo, kenarikino nilak kodi, tiatua olosho le Kenya. Ore ena palai, naa enkampuni ing'ua, naitasheki esotunoto e kodi, tiatua Kenya. Niaku ore naa ira obo, inoti lenakop ashu oloosisho ninye, kenarikino nilak kodi. Pee, idimie serkali, metaasa isiaitin naret olosho, naijo maendeleo enchatata orbarabarani, sukuulini, welaata olaisiaiyiak lesirkali pookin.

Ore enduatai naa inchere naa kesidai eunoto oondaki tiatua enkaji naji green house tengaraki imbaa kumok onkibelekenyat oloing'ang'e. Ore tenakata etii enkijape tengaraki esiatini kumok naagira aapo dukuya tiatua factory naaku ore ena eunoto ondaki te green house naa ,naa keisidai ole, naa keitayu sii indaki sidan netu etum orkurto neitu eosh enkijepe ontikitin naagira aapuo dukuya te eloing'ang'e.

Ore ena naa erisit niatodolu intokitin nainyiang'ua oltung'ani tena supermarket naji Foodplus ore oshi ena risiit na keji pee enetii ake iropiyiani nikitoponikiaki extra ashu saidi nitumoki atoduaa niyiolou ntokitin pookin ninyiang'ua oropiyiani enye ore tepooki supermarket ashu nkampunini sapukin naa enetipat oshi risit oleng' paa tenelo ake ning'uaa entoki neetai entoki natadoyie nesujakini imbaa eniterunore apa.

Ore kulo, naa ilarikok lang' kidolita orais apa le Kenya, ah Uhuru Muigai Kenyatta, olara taata orais le Kenya, William Samoei Ruto, orkulikae aare. Egira autu ajo, kenarikino nikiponu tenebo, kijing' entim edijitol ah isiaitin taa ekuna olong'i, kipuo aibelekeny Kenya, eimu imbaa natolimuoki. Niaku ore taa, teneji entim edijitol, naa kitodolu ajo, keetae imbaa, nagirai aibelekeny nenarikino neyiolou iltung'anak, nees sininche nesuj enaa enajito enkop.

Ore e-citizen, naa enkoitoi nalelek, nayautua sirkali, pee eretie iltung'anak lenyanak, egira aiteleliaki enking'orunoto ompala, okulie ake tokiting, naijo loan. Ore tanakata e-citizen naa, ekidim aishoo loan ,naa ekidim si atuutaki intokiting kumok oleng. Ore e-citizen, naa itimie impala naijo inaapoyieki inkwapi eboo, nitumie certificate of good conduct, ataa, enoshi naitodolu ajo, miata irkesin lotii serkali.

Ore ebunge naa eweji netumore olbungei pooki oinguaa enkauntini artam onaapishana tiatua enkopang ekenya, naa ore kila kaunti neitoki aoro inkatitin ongwan aa constituencies taa nena neeta pooki mpii loitasheki. Ore kulo tunganak anaa arikok looji mpiis naa keitasheki iltunganak lenye tiatua parliament elimu inyamaliritin naagira iltunganak aimaa, neing'oruu eing'uraki iropiyiani emaenteleo neing'uraki sii inkera basari anaa enanarikino pee etum inkera enyee.

Eitodolu ena ajo ore tolari lonkalifuni are ortam, naa keetae eduata naipirta olosho lang' le Kenya. Niaku, ore enkop ang' naa, kitodolu ajo, keeta ilarikok, arashu ilos oshi mipango, pee epik olosho lang' ewueji neje, tenebau inarishata. Eimu taa enkibelekenyata e katiba, ashu tenetumi ilariko loos esiai enye tenkarriyiano. Naa, inakata ake etumokini atodol entaisere e Kenya anaa ena terrene.

Ore teneturi enkop, terishata naado, naa kelo ompaka neeku mitayu inkaitubulu sidain. Ashu inaata afya. Neeku, enetipat ninye oleng, tenitokini aibelekeny enkop naturitoi, metaa eneramatare. Peetum sininche imasaa anaa inkishu, intare, inkineji, isirkon, ashu kulie ake anaa ilukunkuni, peetum enedaare. Ore baada olarin, nitokini ashukokino atur, oladuo shamba, enyeeka ashukunye, nitoki apiru. Ore taa teine, naa itum inkaitubulu, sidain tolchamba lino.

Ore kuna kaitubulu, naa kenyori netubulutua tonkirikinot enye, neeta oranki sidai. Egira si awosh intapuka, naa ore enaa enaikununo, kitodolu ajo, etaramataki kuna kaitubulu, aitobiraki. Nitoki aaku, etuunoki tolchamba lopir enkulukuoni, ashu etaramataki doi ninye, aapik fertiliser, newoshi olchani lenkijape tenebo olorkuto. Naa ina pee, idolita ajo, aisidan katukul, kuna kaitubulu.

Enetipat oleng enasiai, amu, ore enkiremore, naa kereu osina tormareita. Ore ake teniata olchamba lino, nituuno imasaa inonok aitobiraki, nimikintoki aikata anya eliyio. Amu, ore pooki kata niyieu endaa, naa ilo ake aitayu tolchamba lino. Ata ninye tenaa iropiyiani iyieu, na imir ninyang'u. Neeku ore inkaitubulu sidain, naa ketumi teramatare sidai, olchamba.

Ejitoi taa tene, ebulunoto ontokiting ng'ejuko edijitol, tiatua government olosho le Kenya. Ore tene naa, ketii ilarikok lang enaa orais oldakitarri William Samae Ruto, netii si oloti lenye, ah Kindiki, egira airorie iltung'anak. Kitodolu ena ajo, keeta kulo arikok iduat naajo pee, ilepunye olosho anaa larikok. Niaku ore enabae, naponunui ailepunye esiai edijitol, naa enetipat oleng, pekitumoki sii iyiok, ailepu anaa enatiu inkwapi oloibor.

Ore ena naa, entoki naitodolu naboisho tiatua seuseu nalulung'a e Kenya. Ore ele monokie loota lotii ene, netii irankin pokira ong'uan lebendera e Kenya. Ore oranki onyokie, naa kitasheki osarge oibukori egirai aing'oru elakunoto tolarin otulusotie. Ore oranki oibor, naa kitasheki eseriani natii olosho lang'. Ore oranki orok, naa kitodolu ajo kira olosho lorkila orok. Olchoni loltung'anak le Kenya. Ore oranki onyori, naa kitasheki enetiu ormanyara, ajo

Ore ene, naa enkiteng'ena nagira alo dukuya. Egira kulo tung'anak atoni aimaki imbaa naipirta esiai. Ore oshiake te pooki kata, nemeeta enkampuni nemeeta sheria enye, orreteni lenyanak, loutaa pee etumoki ataasisho. Ore ilarikok olaisiaiyiak ashu ilaitashekinok lesiai, naa ketumo pee, etumoki aimaki ajo kaa bae nanare nitoriori, anaa kaa oshi naitobirari, pee eret esiai enye.

Edakitarri ena, nagira aishooyo inkirorot ebiotisho. Keji tenkutuk olashumpa, health talk. Ore inkirorot ebiotisho, naa, pee eutaa intomonok, nisulaki naanuta ashu inaitanakita inkera, peyiolou enikunaa peerrip biotisho enye, tenebo onoonkera ormarei lenye. Ore ebae edukuya naimakini, naa usafi tentomononi, enkinosata endaa nalulung'a pooki kata, enias si mazoezi, eilata nanarikino niyierishore, osindanoni pookin lonarikino niya enkerai metang'amu tesipitali, pee ibooyo imoyiaritin.

Ore ena, naa ewueji nemirieki eilata ogarrin o pikipiki. Keji Shell. Ore ormonokie lenye naa oranki sikitoi, tenebo olonyokie. Ore ena ampuni e Shell, naa enkampuni sidai oleng, anaa enikidolta ajo ketii enaake irkastomani loinyang'ita, kitodolu ena ajo, keramat enaampuni irkastomani lenyanak, aisho services naijo enkitukoto egarri, tenidipa tenidip atooko eilata. Na kenyamalakini sii, ilainyang'ak terishata, na ina pee idol ajo, kenyor iltung'anak. Enetipat si ninye enaampuni, itasheki iilat pookin.

Ore ena naa kanisa ore ena anisa netshetaki tempukunoto sidai oleng' kiidim akepookin ng'ae atoduaa enegira aiendelea tidie tedukuya ore enchetunoto ena anisa naa kitodolu ajo keya iltung'abak oleng' ore sii aitoki entipata kanisa amu ewueji niteng'anieki iltung'anak ororei le Enkai neutayioki enaikunari ore enchetunoto ema anisa naa ketii nkoitoi naipang'ieki enkata pookin, netii iltaai oitoong' pooki kata.

Ore ena, naa kitodolu ajo ketii ebae nagirai alimu aliki iltung'anak niaku, enetipat oleng tenetii entoki nayieu iltung'anak lenkop pooki eyiolou. Ore enabae tenisoto ilarikok airorie olosho, naa kitodolu ajo keeta olosho toltauja. Naa keret ena olosho, petumoki anoto, ewalata onyamalitin enye. Enetipat oleng ena, naa enetipat si teneya ilarikok pookin eroruata egira ainining' iltung'anak lenye, lootegelutua apa petumoki ataa ereteto teninche teneyieu.

Ilarikoni ele, apa lenkop e Kenya ah Uhuru Muigai Kenyatta, egira aton airorie iltung'anak. Ore anaa olarikoni, ekirreshitoi pee, itumoki aitayu iduat nautaa olosho tenebo o pooking'ae likitii tiabori. Niaku ore ena, naa enetipat oleng, amu keutu ajo, ore ele arikoni naa, keyiolo esiai naipirta, naa keeta edamunoto pee ees esiai enye. Kake ketii irkulikae arikok lemedamu ninye, ajo kenarikino neutari olosho. Niaku enetipat oleng, eutaroto.

Ore enkitushulata odaiki tolchamba naa, enetipat amu, kitengemeea inkaitubulu inkulie peetumoki ataaku. Naa kidimie sii menotito embolea enaa enaishiakino. Ore teningor kuna aitubulu eh cabbage tenebo kitunguu naa keeta ebulunoto sidai tenkaraki keshula. Naa ketii inkulupuok sidain. Ore ake etoki nanarikino naa pee eitayuni kulie kaitubulu nemenarikino netii enaa eriyia, pee itawang nisiasiayie ebulunoto odaiki natunoki tenkaraki ekinosata wemirata.

Ore ena naa, kitodolu ajo osirua le kiama. Iltunganak aare onyora. Ore kiama naa etoki nabo etipat naa lazima pee eiima pooki tung'ani. Ore tene egirae ashipakino ele sirua lenoolong etii taa eranyitae isikoliotin, nishopoki inkilani sidain naanyanyukie inetomononi nagirae ayam enaa enidolita. Naa ore tenkata e kiama naa kishori oltungani isawadini inakata eyamisho nitukuji neutaa iltunganak loitera ajing kiama.

Ore ena naa entoki naitodolu iroruat orishata naba enaa enanarikinoino ore ero niya tiatua enkuduma tenkisuma aa nusrsety ilarim ile litiui primary eetai ilarin okuni

Ore tene naa kengirae aisuma ashu, autaro tiatua enkapuni ashu, ilaisiayiak le wueji neje logira aitengena enaiko tenitoki ass esiai enye tengeno sapuk. Ore tipat tenetumo ilaisiayiak pookin tenebo naa pee engari iduat neyauni ikulie duat aibelekeny neimakini imbaa naipirta ebulunoto esiai naasitae tenebo Sheria enaikunari teneasishoi tenaduo wueji. Enetipat oleng etumo olaisiayiak.

Ore ena siai naa kaitadamu ajo keshipakinoi osirua pookin lobaa enaa oloshi. Ore tenaa osirua le kiama neponu iltunganak pookin tenebo eponu ashipakino ilo sirua. Ore taa echipakinoto osirua naa pee eranyi isikoliotin otishipisho nenyae endaa, nirori tenebo netumo ilchoreta ngejuko neyakini olayamisho ashu eyamaki isawadini. Neaku ore kiama naa kepuo inkatitin naapasha amu ketae enekanisa netae enorkuak netae sii kotini oltungani ogelu enayieu.

Ore taata enkisuma nibelekenye oleng. Mekure ah enapa musana egirae asishore keataae taata CBC naa kitengen inkera intokitin kumok naas nalangu ekigerore ake te darasa. Ore tene nekidol inkera nagira asishore isimui ashu computer enaa iPad egira aisumare te darasa . Enetipat taata ena te darasa amu, kitengen inkera eniko teneiteru amoku enagira enkop aikunari. Ore enkisuma oo simui ashu computer naa kitelelek esiai nitengen sii inkera te ngeno nagut oleng.

Kenarikino niata ositima ashu, nimanya ewueji nebau ositima pooki kata amu ore computer naa ositima itengemea pee etumoki ataasisho. Iyieu sii internet piitumoki atodua intokitin nagira apuo dukuya te enkop nitumoki aikilikuanu enimiyiolo naa, mpaka niyata internet. Ore enkae baye naa tenimiyilo atasishore computer naa kenarikino niata oltungani likigira autaaki nikitengen pee itumoki atayiolo intokitin niasita nitengenare. Kifaa sii naa, ore enkaji natii computer nitobirakaki emisai sidain.

Ore taa ena naa, osirua ele lotii iltunganak negira aietelea. Naa ore te le sirua naa ketii ilarikok le sirkali netii sii ilarikok lorkijiji le murua. Ore ilarikok tene naa iloosikarini elelek ah kegira airorie iltunganak tipat eseriani tenetoni teseriani nirip olikae olikae amu inakata ake etumokini atapal ilarabali. Neaku ore tene kidolita iteenti nagirae aatonie ilorikan netii sinche ilarikok dukuya eumata oo iltunganak netii ologira arikoo. Ore ena naa enetipat teneshulare ilarikok iltunganak lenye.

Olarikoni lang ele orais oldakitari William Samoe Ruto etii state house negira airorie iltunganak. Enetipat ena amu, kitodolu ajo olarikoni oyiolo intokitin nanarikino neas.